Ee ketum ilaramatak iropiyiani esile te benki eimu ntokitin naijo insurance amu kidim ilaramatak aigerokinoto onkampunini e insurance netumilooni too benkii .Yiolo eimu inaa naa kidim sirkali ereteto anaa tenaa ilaramatak loo nkishu nishori irkieek, yiolo tenaa ilaramatak louninisho nishoru empolea.

Tenayieu nayiolou tenaa ketumito iltururi engeno naaa kabaiki nanu iltururi, lopeny irtururi naikilikwanishore , nayiolou irmwalimuni lenye engeno naishorita , naidim sii atoduaa siatin naataasa te murrua naponaa nena ropiyiani . Yiolo inyamalitin nagira kulo tungaanak aimaa , arashu iltururi naa metumito iropiyiani naitosha nemetumito sii engeno.

Iyioolo dupoto o ropiani e dijital naake ishoru metaa meetai batisho naiminieki ropiani, nemeetai gharama te rewata o ropiani, nitoki sii aaku iyiolo enoshi kata elakishoi naa kepuo iropiani te siokinoto. Iyiolo enyamali nabo tenai dijital naa eng'eno tenemeeta iltung'anak neeku kishaa teniteng'eni iltung'anak metayiolo enikunaa.

Yiolo orkioma le block chain naa keas imbaa uni tedupoto osiatin. Keponaa esiai naasitae oshiaake metasapuka petum iltunganak kumok ataas .Nidim sii atujuru arashu aitobiru isiatin ngejuko anaa kuna siatin anaa ine nkichorare . Nidim sii aitengena iltunganak lenye le siai menotito esiaii nagut.

Yioloesirata oltururr naa ingas aata enkarna olturur, ninger incheriani naariko ilo tururr , orkereti losuji tilo turur, nilo asir metaa keyiolo sirkali ilo turur, nilak iropiyiani esirata olturur , ninchori taa enkardasi naitodolu ajo olturur ilo lintobirua.

Yiolo enaas tenasir oltur le SACCO , naa kangas aomonu orusa torkioma loitasheiki ,iltururi le SACCO . yiolo paidipnaingoru iltunganak obaya tikitam naiger inkarn, nikigelu ilarikok , tiatua lelo tunganak obaya tikitam . Nikiwosh entumo, nikinger incheriani narikoo olturur ,orkereti lilo turur , nikinchooyo ina ardasi narikoo iyioo pee itodolu ajo kintobira olturur le SACCO.

Isidai tenisum tena sheriani naibalunyieki enoshi kata ingira adumu esile. Amu yiolo tenisum , niyiolou erishata nishuku nena ropiyiani , niyiolou iropiyiani niponiki enoshi kata , iloito ashuk nena ropiyiani oloopeny . Niyiolou tenaa ekiret nena ropiyiani te siai niyieu nias tenaa emikiret pitumoki atapala.

Yiolo ena bae neme sidai tenturore ashu teniun endaa ino. Amu iyiolo piun endaa aikunaki inji nemetum nafasi nabulunyie , nemetum inkulie ailepu ,tenkaraki enkironya naironya , nelelek emitiki kulie aitubulu nkulie enkolong , neaku miisho olchamba lino ena enaishiaa.

Iyiolo ena naake eretisho amu iyiolo enoshi kata ing'ira agel inkitunguuni inonok naake iyumoki atodua isapukin , nidol nkutitk nitum sii atayiolo ajo kamaa tenamir kuna kutitik impisai naaje, namir kuna mpisai naaje, kaa faida ayaki. Neeku itumoki ategela nkitunguuni enaa erisioroto.

Ee kisidai tenisum ina kikoo natii impala. Amu ekiret tayiolo nitum engeno ina loan ,niyiolou eneba iropiyiani nilotu alak erishata nishuk nena ropiyiani . Niyiolou enkata nilotu alak nena ropiyiani paa tenelo ake nimiret ena loan tenkaraki erishata ashu iropiyiani naaponikini nitumoki atapaashare.

Indim atalaa kuna ropiyiani e shaa toonkoitoi naapaasha amu indim atalaa tormutandao . aa indim atijinga esimu ino nilak , nindim sii atalaa intumia mpesa olaini lino , nintumia paybill nilak , onamba enkipande ino . Indim sii ashomo huduma e sirkali, nkopisini e sirkali nilo alak .

keretisho ina palai tenelo oltung'ani adumu naitasheki enkishui amu kelo nenang oltung'ani sipitali neeta gharama sapuk itumia iropiyiani kumok naa kidim ina palai aitasheki, keret sii ormarei pookin laipirare ina palai amu kelakieki ingaramani ormarei nelakieki sukul onkera neret ormarei pookin ina palai.

Iyiolo maendeleo nayeu ena siai naake eyeu enkiteng'enare naiteng'eni iltung'anak ena siai, neyeu ositima aa ping'oruni ositima metinyikaki emurua, nidimi naaji aitumia enkima e solar aa inyang'uni solai nitumiai.

Iyiolo enkinosata orkikua naake elelek amu enkalem ake eyeu nigwetie, indim ainosa itu idung'dung' agilu te nkutuk ino ake, ninyal nimbibi enkare ninotu ina nkae toki. Niindim sii atudung'dung'oki embuya nimbung'aa ing'ira aitau endung'oti nabo are ing'ira anya akiti.

Enetipat tenerishari olchani ogira aisho, amu yiolo pirishari, na kegolu olchani, tenkaraki yiolo ake ping'uikini metaa itu irishari, neisho, na kidim ilo shani atigilayu, arashu ekorinya. Kake yiolo ake pirishari, na ketum egolon, egire irmatunda lenyanak abulu.

Iyiolo ena naa esiai enkitaunoto e nakitauni majani tolchamba aitau mbenek nitauni neyau netumokini ashomoita petumokini atipik kuna majanini napiki shai.

Iyiolo enoitoi na kitumia imbiasharani kumok le nairobi alakie ropiyani oshi naishori county, arashu ninye eitumia kulo tunganak otii nairobi tenetum huduma e county orbiasharani ,nitelelek esiai esutunoto oropiyani e county.

Yiolo ena na sawadi egirai aishooyo aa naishooyo embenki aisho oltungani ogira aitumia embenki aitobiraki arashu ogira aitumia embenki aasie siatin kumok apik ropiyani kumok netau neasishoreki, neaku kishori tenkaraki ina nagira aitumia embenki tenkata naado.

Yolo ena naa oltungani ogira aikilikuanisho tembenki arashu tenkopis aa kelelek aa embenki eyieu nebolokini aa account kaas ake esiai naitirikino ina ofis arashu enabenki petumoki ataboloki account.

Iyiolo ena naa oltungani ogira ayierisho na kegira aitokitokie singir negira aitumia enkima orkiek nemeeta enakima garama neaku kegira akut petumoki enkima ayupuyupo.

Kelelek enkisuma nisum oltungani peyiolou enasiai, amu emukundani oltungani pilonautaki niya orpaip lenkare nibukoki enkare, niud ,niutaki oltungani eniko teneud ilo paep petumoki nkaitubulu pookin ainotito enkare.

Irik oltung'ani olchamba liyieu neyiolou ena siai niutaki enguton ongumot naturr welalai niutaki empoliya napik atua nana kumot aitushul wenterit metaa teneuni ormaisuri netum empoleya nintobiraki irgameta logamieki kulo maisurin enkata osiwuo peemegila.

keretisho kulo matunda teneuni temurua amu keuni petumokini atimirr netumi mpisai nainyiang'unyieki kulie tokiting nelakieki sukul onkera neuni sii naaji kulo tokitin petumokin ainosa tonkang'itie nenya inkera netum biotisho.

yiolo kuna naa suguma naibung'ita enopeny uh, enkairemoni ena ompuka naa keretisho kuna puka oleng amu kenyae tiang ainosie orgali nidimi sii atim, awaita osokoni nemiri netumi iropiyiani naasieki inkulie siaitin.

yiolo apa erishata nataasa ena siai aramat kuna motonyi naa paidip sekondari naramat apa kuna motonyi patumoki anoto enkiti toki aropiyiani uh, ttenelotu erishata nanyamal namirr are uni natum ade nkuti ropiyiani naasie nkulie shuguluni ainei.

yiolo irpayek tenkop ang naa iletipat oleng amu kinosieki orkeseri idimi ateyierr orkeseri arashu idimi naaji nepeji lolo payek nenyae epejo arashu tiae kata nepuoi aidong aitaunyie enkurma nanyae.

yiolo mali nanyorr tene naa kuna pooshok sikitok amu kisidan alang inkulie naa kesioki aku tenitokitokieki tenkima naa yiolo sii penya oltung'ani nemepong'u keret oltung'ani niaku meeta empong'it anaa kulie mali natii ene.

kayierr ena daa aikunaki inji atenaa enkoombe naaji ormushele ayierita naa kaitokitokie ake napik enkare naitosha elelek ankombeni uni naisho emit enkare nadotu naitoki apik emoti onkiri enkima akadung'udung kitunguu naisho eyiara omeo nabukoki ilnyanya naitoki aisho eyiara omeo paa kabukoki kuna kiri ainei neku sininche aigila apik shimbi nabukoki royco naisho eyiara nayierr ake sininche kuna puka openy nadung'udung orfakado lai nanya endaa ai.

yiolo ele dupai eunoto oldupai naa keretisho oleng amu kitaunyieki kulo dupa irgoso loenishoreki arashu inkeenta nayenishoreki nidim sii aitobirunyie irbeniak lonapishoreki arashu imoshipin nayenieki isirkwalini.

yiolo intokitin naitishipisho tena siai naa yiolo ake peisho inkishu naa ketumi kule namiri neponari inkishu neeku yiolo naaji tenenyamal oltung'ani naa kidim atimira enkiteng netum iropiyiani nidim oltung'ani ateyiang'a tenkata emasho nenyae.

yiolo oshi enasiai tenkop ang naa inkerra nanyokio oshi eramati amu kidimu enkolong naa kidimu enkure amu meetae enkare tenkop ang sapuk neeku yiolo kuna kerra naa keasishoreki amu keyieng'i tonkang'itie nishori ilchoreta nidimi sii awaita osokoni nemiri netumi iropiyiani niasieki inkulie baa.

yiolo ena siai temurua ang naa enetipat oleng amu yiolo osikiria naa keretisho amu ninye eokunyieki enkare nenapieki ilolan neeku yiolo enkata olameyu naa kepuoi inkadorr awoku enkare neyakini intare natii ang ina are yiolo tiae rishata tene nyamalu oltung'ani naa kidim atimira ele sikiria lenye netumie impisai.

yiolo ele naa olchamba oiremoki petumokini atun idipaki atuturr nitauni iriyia nedotuni inkeek niremi nipangae enterit apik anaa ilainini petumokini atunie irpayek arashu enkae daa pookin.

yiolo ena naa eramatata onkishu akegira kuna kishu anya shimbi naa kegira anya etipikaki empeut neeku ninye enyaita naa keret ena shimbi inkishu onkiri peesapuku nisho metaa kemelok inkiri tenkata nayieng'i.

enetipat ena baye tenees iltung'anak amu tenebulu endaa natunoki tenkalo aji arashu enkiti mukunta naa kenyae tiang tenaa mpuka naa mitokini ainyiang'u impuka netumi nanyae tiang naa tenaa irpayek netumi ilopeji nenyae.

yiolo ele naa orkine otipikaki entuala naa yiolo peetipikaki entuala naa keji petumokini atoning'oi tentim tenelo adaa yiolo erishata napong olopeny naa kinining'u ina tuala nitodolu sii ena ormishire otii enkutuk neeku keyiolou olopeny ormishire lenye.

yiolo ena naa kitishipisho teneara inkishu arashu tenedala inkishu amu kitishipisho amu kitodolu ajo keraposho inkishu nitodolu enchipai onkishu ajo keramatitae esidai neeku kepush iloing'ok nepush irmong'i neara nitodolu ajo ketumito eramatata sidai.

yiolo enabaye naa enetipat amu yiolo pewojo ilasho naa kitau eng'ion oseseni akelelek akegira ilasho awojo tenkarake ketii intokitin nawonyita arashu keng'e osesen nitodolu sii enyorrata nanyorra inkishu nitubula ena ashe botorr ena ashe kiti.